Hĩndĩ ndamenya no hote kũingĩra obici ya igooti-inĩ kũgerera intaneti na ũguo nĩ kũgerera mũtambo kana website yathondeketwo mwaka wa twenty fourteen nĩ thirikari ya kũhotithia ũndũ ũyũ. Nĩgetha ũhote kũingĩra igooti-inĩ intaneti rĩ, no nginya ũkorwo na thimũ ya smart phone na ũkorwo ũnyitithanĩtio na intaneti. Thutha wa ũguo nĩ ũgũbatara gwĩkĩra rĩtwa rĩaku na namba ta ya gĩbandĩ ũguo na ya thimũ na hihi email. Thutha wa ũguo nĩ ũkũhota kũheo matungata maku marĩkia kũmenya we kana gũtigĩrĩra we wĩ mũkenya. To ũguo tu, no ũhote nginya gũtuithania macira e thĩiniĩ wa rũrenda-inĩ rũrũ tondũ judge aingagĩra na mũtambo wĩtagwo zoom nĩguo atũmagĩra gũtuithania macira, na macira nĩ mathiaga na mbere, no harĩa mũtagĩkoragwo mũrĩ igooti-inĩ rĩmwe. No cira ũthiaga na mbere o ũrĩa wendekete. Ũguo rĩ ũyũ nĩ, nĩ ĩnyihagia mathaa ma gũtinda judge akĩuma o kũrĩa arĩ nĩgetha oke igooti-inĩ. Na arĩa marakĩthitangana matinde magĩũka igooti-ĩni, mũndũ agekĩra cira ũcio arĩ gwake.

Ng'ano iria njiguĩte ikoniĩ kĩndũ gĩkĩ nĩ atĩ kĩndũ gĩkĩ kĩanatũma mĩaka ya nahau gabere rĩrĩa gũtarĩ na ndawa cia kũhũra tũtambi ta tũtũ rĩ, tũgĩtũma gũkagĩa na kĩndũ gĩtagwo ng'aragu. Ng'aragu ĩno nĩyoragire andũ, na ĩkĩhotomia ikonomĩ ya bũrũri hĩndĩ ĩyo tondũ kwarĩ gatene. Kagunyũ gaka nĩkehotorete gũthũkia mĩmera ĩrĩa yarĩ mĩgũnda hĩndĩ ĩyo, angĩkorwo nĩ mbembe, angĩkorwo nĩ mboco, kana waru. gatambaga mahuti-inĩ, na gakamarĩa na nĩũkuona mũmera mahuti nĩmakoragwo me mabata mũno tondũ nĩmo magĩthondekaga irio. Rĩu nĩwakoraga gatambi gaka nĩgathũkia mahuti mau na mũmera ũcio nĩwahoha nanĩwoma. Rĩurĩ, no ta thaa ici gatingĩhota gũgĩtũnyamaria ũguo, tondũ nĩgũgĩthondeketwo ndawa cia gũtũraga na ndawa icio citihotaga kũhotereria mũmera, ciũragaga tũtambi no cigatiga mũmera ũrĩ oũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo no ũtarĩ na tũtambi, koguo rĩu, tũtambi tũtũrĩ, rũu nĩ rũgano, tũtingĩgĩcoka gũtũgia mũno, tondũ ndawa ĩyo nĩĩtũragaga mũno.

Coca-cola nĩ kambuni ya soda yumĩte kũrĩa America, na yathondeketwo mĩaka ya tene mũno mĩaka ya ĩitini kĩndũ, nĩrĩo yathondeketwo. Nĩrĩo yanjirio nĩ mũjeshi. Mũjeshi ũyũ arĩ na mũrimũ athondekire soda ĩno agĩthondeka mũrimũ ũcio. Mbere mbere Coca-cola rĩ, yatũmagĩra ndawa ĩrĩa njũru ĩtagwo cocaine, thaa ici andũ mamĩhũthagĩra ĩĩ ndawa ya kũrebia. No hĩndĩ ĩyo yahũthagĩrwo nĩ mũjeshi ũcio ĩĩ ndawa ya kũhonia ndwari ĩrĩa arĩ nayo. Thutha wo ũcio coca-cola nĩyacokire ĩgĩthondeka kambuni ingĩ cia soda ta Fanta, Krest, Stoney, Sprite , Minute maid na Predator. No Minute Maid na Predator-rĩ ti soda, Minute Maid nĩ njuici na predator nĩ nyamũ ĩtagwo energy drink ya kũhe mũndũ hinya. Coca-cola thutha ya mĩaka ĩyo igana rĩa kĩndũ-rĩ nĩĩhotete kugũra kambuni icio, gũciaka na gũtuĩka kambuni nene mũno thĩĩ ĩno. Nĩo kambuni ĩrĩa nene mũno thĩĩ ĩno. Mbeca iria ĩnacio nĩ ũtonga mũnene mũno. Nĩ ũtonga nĩ kambuni yo ĩna igweta rĩa mĩaka mĩingĩ. No nĩmakĩgeragia a gũcindana na kambuni ta ĩrĩa ĩtagwo Pepsi, no Pepsi ndĩkĩhotaga.

Niĩ hakwa kũhũthĩra iTax nĩ kũndeithĩtie na njĩra nene ta kũhonokia mathaa makwa. Ta tene rĩ, rĩrĩa itoĩ mũtambo ũyũ wa iTax rĩ, ndathiaga wabici-inĩ cia KRA na kaingĩ ũkoraga kwĩna raini nene mũno. Ndathiaga wabici icio cia KRA ngarĩha magoti makwa ndĩ kũu ũguo. No rĩu rĩ kĩrĩa ndĩrabatara no kũgũra bundle ndagũra bundle rĩ, ngaingĩra intaneti-inĩ ngacaria rũrenda rwa KRA na ngarĩha magoti makwa. Rĩu nĩ ũkuona hau mathaa maingĩ nĩ marahonokio. Wa kerĩ nĩ gwathirire ungumania ũrĩa wathiaga kũrĩa KRA. Rĩmwe ũngĩagĩkorirwo wĩna igoti inene kana hihi nĩ ũrenda gwĩkangĩrwo naihenya, aruti a wĩra a rũhonge rũu rwa KRA nĩ makwĩraga ũrute kĩndũ kĩnini na nĩ ũkũrĩkangĩrio. Na rĩu tondũ nĩ ũrenda hihi wĩna maũndũ mangĩ ũrenda gwĩka hihi by hwai-inĩ nĩ wakoraga nĩ ũretĩkĩra gwĩka ungumania ũyũ kana kũmahe kĩndũ. Na nĩ ma nĩ magĩkũrũgagia raini na ũgakĩrĩha magoti maku naihenya. Tondũ akenya aingĩ nĩ wona magĩetagĩrĩra thikũ cia mũico.

Andũ a rũrĩrĩ a Embu, mahũraga ndarama hĩndĩ ya maũhiki, marũracio, na mathiko. Ona wĩ kanitha kũu rĩ, na mũtirĩ hihi na nyamũ ta piano rĩ, kana hihi mwĩ ngwatanĩroĩ, nomũhũthĩre ndarama kũhũra kana kũina nyĩmbo cianyu no makũngũĩra ma kĩũndũire ta rũracio, nĩũkoraga ndarama icio nĩcirahũthĩka. Ta ũhiki-inĩrĩ, rĩrĩa andũ maraina nyĩmbo cia kĩ-Emburĩ, ta airĩtu na anakerĩ, ogũkenia andũrĩ, nĩmahũthagĩra ndarama ici, na to ndarama tu, nĩkũrĩ mananda mangĩ makĩhũthagĩrwo nĩguo gũgĩthakaria rwĩmbo. Rũracio-inĩ, nyĩmbo ici nĩcikũngũĩraga nĩcitũmĩkaga nĩ andũ gũkũngũĩra rũracio rũrũ kana indo ici ciaheo nĩ nyũmba ya mwanake, ta mathiko-inĩ, andũ aya magĩcakaya, nĩmahũraga ndarama nĩgetha maine nyĩmbo ciao cia cĩeha. Mũno mũnorĩ, rũrĩrĩ rũrũ rwa kĩ-Embu nĩrũkoragwo rũkĩhũthĩra ndarama mũno hĩndĩ ya mambura.

ĩĩ rũĩ rwa Tana ndanaruona, tondũ ngiuma ta gĩcagi ngĩthiĩ Nairobi rĩ nĩ ndĩruonaga harĩa Sagana. ĩĩ rũĩ rwa Tana nĩ rũkĩte na irathimo nyingĩ harĩ andũ a Kenya, wa mbere nĩ thamaki rũĩ rũrũ nginya hau ũguo tũgĩkĩraga ndaraca rĩ nĩ ũkoraga tũtarũ tũ nini tũrĩ hau na nĩ nthamaki tũragetha. Na ohau guo wambata ha nini rĩ nĩ ũkoraga hena kĩganda gĩa thitima gĩa Ken Gen gĩa kũruta hinya wa thitima. Ũguo nĩ kuga rũrĩ rũrũ rĩ nĩ rũhũthĩragwo gũthondeka thitima. Na to hau tu kũndũ ta Masinga nĩ kũrĩ ndemu citanyihĩire mũgwanja na citũmĩkaga gũthondeka hinya ũcio wa thitima. Nĩ kũndũ gwake mũno nĩ thirikari tondũ nĩkuo kũheanaga nuthu wa hinya wa thitima gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ nwa Kenya. To ũguo tu rũĩ rũrũrĩ kũrĩa kũmũ rĩ nĩ rũtũmĩkaga kũrĩ maaĩ ma ruo. ĩĩ no ti rũĩ atĩ rumĩte handũ hamwe nĩ rũĩ ryuongereirwo maaĩ nĩ marũĩ ta Chania ta Thiba ta Nyamindi, ũgakora rũitĩrĩirwo maaĩ nĩ marũĩ.

Kũnogora mwĩrĩ nĩ hurubarũ, kũheaga mwĩrĩ hinya wa marũngo, na kũu nĩgũteithagia mwĩrĩ mũno tondũ nĩũkoraga mwĩrĩ nĩũracina ta nginya maguta marĩa me yũmbĩte ciĩgainĩ ta ngoro cia mwĩrĩ, tondũ nĩũrakũra, nĩũrarutithia mwĩrĩ ũcio wĩra kana exercice to ũguo tu na nĩũracina maguta mau ũkĩhũma na na maũndũ ta mau ũguo. Tondũ gũgĩtũmĩra hurumbaro ndũrathaka nayo hihi nĩ kamũrigo ũgũkuĩte, kana onokorwo nĩ mũndũ ũkuĩte rĩ, no ũrakĩhũthĩra hinya, na nĩũracima maguta marĩa mangĩkorwo meyũmbĩte ciĩgainĩ iria cia bata ta ngoro. Mbarũ rĩ, nĩhũthagia wĩra, ũrĩa hihi ũraruta, na njĩra nyingĩ tondũ nĩũotaga gũkua mũrigo mũnene rita rĩmwe, handũ ha gũtinda ũgĩcokera kamũrigo kanini kanini na kĩande kana mũgongo. No mbarũ, wambere nĩũgũkĩhũma, tondũ nginya no ũgĩkorwo mũrigo ũcio ũrakĩendekana ihenya, ũkore nginya ona nĩũrakĩũtengeria, koguo kũhũma kũu nĩkũhingũraga nginya mahũri, rĩera rĩkahota kũingĩra wega angĩkorwo nĩ mũndũ ũramenyerete o kũhorera harĩa arĩ.

Nairobi niĩ nĩ ndĩriragĩria gũikara kuo mũno, tondũ niĩ njĩtĩkĩtie andũ nĩo mbeca, na wĩkũndũ kũrĩ andũ aingĩ rĩ, nĩkiuo nĩ nĩ nĩ ũhũthũ gũthũkũma tondũ thügũrĩ ĩrĩ igũrũ, no rĩrĩa wathiĩ kũndũ gũtarĩ na andũ aingĩ rĩ, nĩ ũkoraga mbeca citiragĩthiathia mũno, andũ mariraruta mbeca mũno, tondũ tiaingĩ, no ũngĩgĩthiĩ mũciĩ mũnene ta Nairobi rĩ, wĩge nduka ya iria, andũ nĩ aing a kũnyua iria, ũgũre matatũ andũ nĩ aingĩ marathiĩ cuguri taũni, kana kũrĩa kũndũ na kũndũ, koguo niĩ nĩ njugaga Nairobi nĩ kũndũ ndingĩenda gũikara, onokorwo maica ti raithi rĩ, nyũmba cirĩ goro, irio nĩ ũgũkora cinagoro, tondũ cikiumire o kũraya ta Muranga, na Nyeri, no niĩ ndingĩgĩthũra gũikara kuo, tondũ nĩkuo ndĩrona tandingĩthokũma mũno, gũkĩra gũikara hihi icagi-inĩ, ta Nyeri, Kirinyaga, Murang'a, kũu andũ nĩma mena mbeca no ona arĩa aingĩ ta arĩa maimĩte mũrang'a rĩ, atongu rĩ, mathiaga Nairobi matarĩ na kĩndũ, makerutanĩria mũno, magacoka Murang'a marĩ na mbeca nyingĩ, gũgakorwo Murang'a nĩkuo gĩcagi kwao, no indo menacio Nairobi nyingĩ.

Andũ a rũrĩrĩ rwa Maathai tondũ nĩ aingĩ maikara icigo ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Icigo icio nĩ ta, kaũntĩ ya Narok. Kaũntĩ ya Narok arĩa aingĩ nĩ rũrĩrĩ rwa Maathai. Onokorwo gĩkũyũ gĩkuo rĩ, harĩa Narok ĩriganĩtie na Nakuru rĩ ta mwena hihi wa Naivasha, mwena ũmwe ũrĩa ũriganĩtie na Narok rĩ, ta Kĩdong rĩ, nĩ kũrĩ a Gĩkũyũ no Maathai no maikaraga mĩena ĩyo mũno. Kaũntĩ ya kerĩ nĩ Kajiado South, kũu nĩ ta nakũrĩa ũguo mwena wa Oloitoktok, kũu nĩ ũgũkĩmakora marĩ aingĩ. Mwena ũngĩ nĩ mwena wa Kajiado North, Kajiado North rĩ nĩguo wĩna taũni ta ya Rongai naguo mwena wa Ngong onakuo no maikaraga mũno, nĩ aingĩ kũrĩa ũguo. Koguo maathai ona mwena wa nginya hakuhĩ Ndeia Kiambu, nĩ ũkũmakora kũu ũguo tondũ Ndeia rĩ, ĩriganĩtie na kaũntĩ ya Ngong. Koguo maathai nĩ andũ maikarĩte mĩena ngũrani ngũrani nĩ ũndũ wa ũrĩithia wao wa ng'ombe, tondũ nĩ makoraga magĩthiĩ ngendo nene mũno magĩetha maaĩ na irio cia ng'ombe ciao hĩndĩ ya ng'aragu.

Mahinda marĩa kwagĩrĩire gũcera kĩrĩma-inĩ gĩa Kĩrĩnyaga kana kĩrĩma-inĩ gĩa Kenya, kana Hell's Gate mwena wa Naivasha rĩ, nĩ hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na mbura. Mwena wa Hell's Gate nĩ kũrĩ ngumo njũru mũno ya maaĩ kumana na kũrĩa rũgongo irĩma-inĩ magoka mahatĩte andũ na makamoraga. Kũu ĩyo nĩ ti wega gũgĩthiĩ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mbura tondũ mũndũ no agĩte maisha make. Kĩrĩma nakĩo kĩa Mount Kenya ta mweri ta ũyũ wa July ti wega ona hanini kũhamba kũu, tondũ kũrĩa nĩ ũgũgĩkora snow nĩ nyingĩ na heho nĩ nyingĩ. Ona ningĩ rĩ kwĩna rũcicio na mbura nyingĩ mũno, nĩ ũgĩkoraga nĩ gũterethu na kwĩna ndoro nying,ĩ na ona nginya marũũĩ ma kĩrĩma kĩrĩa rĩ, kana marũĩ marĩa maumĩte kũu igũrũ rĩ, nĩ ũgũkora handũ mũrakĩra rĩ, hena maĩ maingĩ.

Moritũ marĩa andũ a gĩcagi maragerera kumana na ũgarũrũku wa rĩera nĩ ta atĩ, rĩmwe rĩrĩa magĩrĩire gũkorwo makĩhanda tondũ nĩmatanyĩte mbura-rĩ, nĩũkoraga mbura ndĩnoka mweri ũcio kana mĩeri ĩyo magũtanyĩte. Na mĩeri ĩrĩa mararĩma-rĩ, matanyĩte gũgũkorwo na riũa-rĩ, ũgakora nĩ kura kwaura. Ũguo ũgakora mũndũ ahanda rĩrĩa kwĩna riũa, na ararĩma mũgũnda rĩrĩa kwĩna ũrugarĩ. Rĩu maũndũ ta mau-rĩ, nĩmaratũma nginya irio cinyihe, tondũ ũreka ũndũ ũrĩa mũru, ũndũ ũrĩa mwega mathaa marĩa moru. Na ũndũ ũngĩ ũhatĩrĩirie andũ aya a gĩcagi-rĩ, nĩ wagi wa mbura ya kũigana. Nĩũrakora nĩgetha irio nyingĩ cikũre-rĩ, ta mĩena ya Kĩrĩnyaga, Nyĩrĩ, Mũranga, Kĩambu, kũu gũtigĩkoragwo kũĩkaine na ng'aragu kana kũũma mũũno. No rĩu-rĩ, ũguo rĩera rĩcenjetie-rĩ, nĩũrakora andũ aya nĩmarakorwo mena mbura nini kũhanda kinya indo mangĩahandire tene mategũbatara gũitĩrĩria maĩ. Nĩũrakora kinya marũĩ nĩmaraniara kũndũ kũmwe, ta ũngĩthiĩ Mũranga kũndũ kũmwe marũĩ nĩmomĩte.

Tekinonjĩ ya thimũ nĩ ĩhũthĩtie miigũano ya andũ na njĩra atĩ andũ nĩ marahota kũaraniĩrĩa ĩhenya ta hihi ũndũ ũngĩũmĩra mũcíĩ kwa mũndũ ta hihi gĩkũo kioneke kana mwendwa wa bamĩrĩ arware nĩ ũkoraga no thimũ ĩkũhũrwo no airtime ũgũbatara onakoro no cĩrĩngi ĩkũmĩ na rĩũ to ngĩnya ũkorwo na airtime no ũ reverse call ũhũthĩre airtime ya mũndũ ũrĩa ũngĩ ũrahũrĩra kwaraniĩria nake kwogũo nĩ ũkoraga motũngata ma thimũ mokĩre kũnyĩhĩa mathaa tondũ rĩu ta tene ũngĩakorĩre mũndũ ũcio aramenyĩthío gĩkũo na marũa rĩu marũa mangĩkaũma kũndũ ta Nyerĩ mathĩe o Nairobi nĩ mũthenya mũgĩma kamwĩrĩa mũndũ ũyũ amathomete nĩ mũthenya ũngĩ rĩu mũndũ aramenya gĩkũo kĩa mwenda wao thũtha mithenya ĩrĩ no rĩu ta thimũ ũmenyĩthagio oho oho haũ haũ ũkamenya tondũ no thimũ ũgũkioya ũndũ ũngĩ ta ndwari na nĩ ũndũ wa naĩhenya ĩkorwo nĩ mbeca ũrendeka gũtũma nĩ ũkoraga nĩhararĩtũha tondũ marũa maũ mekũoya ĩhĩnda rĩraya mũno rĩngĩgakĩnyĩra ũrĩa ũrendeka arĩhe nake gũtũma mbe

Thaici kũgĩa marũa ma kĩmenyithanio na borithi nĩmo metagwo good conduct nĩũhũthũ hanini notimũno tondũ nonginya ũgĩthiĩ ceceni ya borithi kana ceceni ya Huduma Centre. Tondũ nonginya ũrĩkĩoyũo irore, irore ndũkũoyũo na thimũ yakũ, kũoguo ona internet, mũnomũnorĩ, nowĩkĩrire indo nini ta, namba hih ya gĩbandĩ, mbica nini, rĩĩtwa rĩakũ, rĩrĩa ĩaciarirwo. Maũndũ ta maũ, nokũga nĩgũgĩkĩra ta irorerĩ kana maũndũ ta maũ marĩa maraa marabatarwo nĩ thirikarirĩ, nĩ hinya. Ndũngĩgĩkĩra na thimũ yakũ. um internet ndĩĩtĩkĩrĩtio gwĩka maũndũ ta maũ tondũ andũ nomahũthĩre njĩra ĩyo ya kũrũta ũkora nĩgetha kũoya nyamũ ĩyo ĩgĩtwo good conduct. Rĩc kũogũo thirikari, nĩyo ĩregete kũoithia nadũ irore na thimũ, noo noũhote , no nĩ harĩa thirikari nĩũndũ ĩa ũgitĩri wa andũ a bũrũri ũyũrĩ, matingĩtĩkĩria. Kũogũo nĩkĩo magirĩtie nginya thaici kũoya irore icio, kũoguo nonginya ũthiĩ Huduma Centre kana borithi nĩgetha woyũo irore icio ona

Athuri a rũrĩrĩ rwa maathai moyagĩrĩra itemi rĩa anake marua, nĩo metagwo Mĩrani kana Moran kana Ol Moran rĩa kũgitĩra rũrĩrĩ rũu rwa maathai. Kaingĩ nĩ ũkoraga andũ ta Pokot kana Turkana rĩ, nĩ maroka kũhithũkĩra rũrĩrĩ rũrũ rwa maathai makĩenda kũiya ng'ombe ciao na mbũri ciao kana nginya indo irĩa menacio. Rĩmwe maiyaga makaiya nginya atumia ene na ciana. Rĩu mĩrani ĩno ya rua rĩ, nĩ kuuga nĩyo ĩragitĩra rũrĩrĩ kuumana na kũhithũkĩrwo nĩ kabira ici ingĩ irĩa cirenda mahiũ mao ta ng'ombe. Rĩu nĩ ũgĩkoraga athuri aya rĩ nĩ mamathomithagia kũhũthĩra mishale. Rĩmwe nĩ ũkoraga nĩ marahũthĩra nginya mĩcinga na gũikia hihi thimbũ, nĩgetha rĩrĩ, thũ yoka rĩ, nĩ mekũhota kũgirĩta nyũmba ciao na atumia ao. Mũno mũno rĩ, atumia nĩ abata, maiywo rĩ nĩ ũũru mũno tondũ magũgĩthiĩ gwĩkwo maũndũ matarĩ mega na kũu ũguo kũrĩa matwarwo. Nĩkĩo ũkoraga athuri aya nĩ maroya itemi rĩu gũthomithia anake haro na kwĩgitĩra na...

Gũtirĩ nganja atĩ nyama choma nĩ imwe ya irio irĩa ciendetwo mũno nĩ athuri a gĩkũyũ kana agĩkũyũ na niĩ ndĩ ndamĩrĩa. Harĩa Ngara rĩ nĩ harĩ mbucĩrĩ ĩcinaga nyama ici cia mbaru na ĩgacicina wega mũno, na nĩ nyama thaka niĩ nĩ ndamĩendire. Wekĩra na kachumbari na biribiri na gakima karuge wega rĩ, na mũno mũno nĩ ndingĩenda ga gĩthĩi rĩ, tondũ nĩko kaigaga ũgima waku wa mwĩrĩ wega rĩ, nĩ ũgũkora nĩ irio thaka mũna na nĩ cigũkũgucĩrĩria. Na ũngĩgĩkora mũndũ ũrahota gũgacina wega na kamwaki kega hatarĩ ihenya rĩ, nyama ĩyo ĩtagũcura rĩ, nĩ ũgũkenio nĩyo. Na gakima ugĩkore mũndũ ũraruga wega gatarĩ na hũngũ hũngũ, kanyite mwaki wega o kahora rĩ, nĩ ũgũkora ici nĩ irio ũkũrĩa wega tondũ nĩ thaka. Ningĩ nyama ĩno nĩ ukoraga andũ makĩmĩrĩa na hihi ta njohi ta mũratina. Na tondũ ĩrĩagwo kaingĩ rĩ, hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ũthoni, nyama nĩ ĩciagwo mũno, no nĩ yendaga gũgĩcinwo wega nĩgetha yũrage hihi igunyũ irĩa cingĩkorwo ciĩhithĩte nyama ĩyo cingĩrũaria mũndũ.

Mĩithikiri nĩĩteithĩtie mũno kũmana na mĩhatĩkano ya ngari, taa thi ta, rĩũ mũithikirirĩ ndũhũthagĩra magũta. Kũogũo kũũtwara ũrahũthĩra hinya wakũ na nĩ tũhũ. Ti ta ngari kana ndũthi iria ũgũkorarĩ, nĩcirabatara ũmĩgũrĩre magũta nĩgetha nyamũ ĩyo ũgũkinyie harĩa ũrabatara. Onakorũo ngari nĩĩgũgũkinyia naihenyarĩ, nĩĩgũkorwo ĩhũthĩrĩte mbeci nyingĩ mũno. Tarĩũ nĩũkoraga ngari ta kũma Nairobi town nginya Roysambu nĩĩkũnyũa magana matatũ. No baithikirirĩ no nayorĩ, ngari ĩkũoya ndagĩka ta mũgwanja gũkinya kũo harĩ, gũtarĩ na njamũ. No mũithikirirĩ nĩũkũoya ndagĩka ta nginya thate gũkinya kũo ũthiĩte na ihenya rĩega. No rĩũ rĩrĩa kwĩna njamũrĩ ngari ĩnorĩ noyoe nginya o ithaa, na baithikirirĩ, ĩkũoya ndagĩka thate o iria ũngĩoire rĩrĩa, tondũ nĩũkũhota gũthiĩra gũkũ mĩena-inĩ gũtarĩ na ngari na kũũrĩra njamĩ na mũithikiri. Tondũ nĩ mũhũthũ gũthiĩ nagũo . Wakerĩ, mũithikiri nginya ndũrathũkia marĩa matũrigicĩirie na ndogo tondũ ndũkĩrũrũmaga nandũkĩnyũaga magũta. Ti ta ngari kana ndũthi.

Mũtaratara wa ũthoni niĩ ingiuga nĩũkuruhanagia wega bamĩrĩ, tondũ nĩmagĩrĩirwo makorane ta rĩambere, nĩgetha maiguithanie kĩrĩa bamĩrĩ ya mwanake, yagĩrĩire kũruta kũrĩ bamĩrĩ ya mũirĩtu thutha wa ũguo, andũ nĩmahũragwo ta hihi mbe kĩndũ gĩa kuiya mũirĩtu nĩ ndeto ta icio ciĩtagwo ũguo iria mũndũ agĩrĩire, ndaroka moko matheri, no ararehera athuri a mũirĩtu indo indo cia gũ gũkĩracia. Imwe rĩu kuma hau rĩ, mũgetĩkĩrithania nĩ mbũri cigana, kana nĩ ngombe cigana, kana nĩatia hihi mũrenda mũirĩtu wanyu agũrwo, rĩũ ta thikũ ici rĩ, kaingĩ andũ nĩũrakora maratua ũndũ ũyũ biacara, ũgakora andũ aya nĩmatarire nginya bamĩrĩ ya mwanake bithi, ĩrĩa athomire nayo, ta hihi matagĩrĩire kũmũthomithia, ũgakĩrigwo nĩ atĩa, no rĩu maũndũ marĩa macemanagia naguo rĩ, nĩgũkorwo andũ aya matuĩte bĩacara ndeto ĩno, maretia indo nyingĩ ũkaigua nginya maretia mirioni cia mbeca, kũrĩ bamĩrĩ ya mwanake na bamĩrĩ ya mwanake rĩ, onayo nĩyathomithirie mũndũ ũyũ, otorĩa mũirĩtu athomire.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa wona ndona mbica-inĩ ta ĩno nĩ ũgũri na kwendia na wendia wa indo cia gũtũmĩra nyũmba o mũthenya o mũthenya. Nĩ ũrona ta mũndũ ũyũ agũrĩte mũno mũno nĩ irio mboco nyanya mũcere na matumbĩ na indo ingĩ nyingĩ ũyũ nĩ aroneka nĩ bũrũri ũmwe wa athũngũ na kũrĩa gĩcigo kĩa Europe bũrũri-inĩ ũmwe hihi nĩ ukumenya na mbeca iria andĩkĩirwo andĩkĩirwo shopping yake ĩroka Euro thirty one. Ici nĩ hakuhĩ ta ngiri inya cia bũrũri-inĩ wa Kenya kana makĩria nĩ makĩria ma ngiri inya cia bũrũri wa Kenya. Rĩu kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa ndona ũũ nĩ ũgũri wa indo na mũno mũno indo cia mũciĩ ta indo thaka ta ici ndĩrona haha ta yoghurt, sausage mũcere nyamũ ciretwo mboco sphagetti. Ici nĩ indo thaka cia gũkĩiga hihi onakorwo nĩ fridge kana harĩa ũigaga tũindo twaku wagũra ntwa kũrĩa ta mĩcere ĩyo na sphagetti nĩ getha itigagĩthũke kana citikario nĩ nyenje kana mbĩa. Rĩu ũyũ nĩ ũndũ wa kũgucĩrĩria mũndũ mũno na mũndũ arĩ nambeca rĩ ndagĩgĩthũra kũgũra tũindo tũthaka ta tũtũ.

Niĩ kũringana na ũrĩa nderetwo ngĩonaga, mĩaka na mĩaka mĩingĩ rĩ, nyonaga anake aingĩ a gĩkũyũ rĩ, maruaga na mĩaka kuma ikumi na ĩtano nginya ikũmi na ĩtatũ. Na mũno mũno maruaga marĩkia kĩrathi kĩa kanana, magĩthiĩ cukuru cia cekondarĩ nĩguo mageragĩra kĩrĩa ĩno, mũtaratara ũyũ wakũruithio. No wega nginya harĩ ataaramu a ũgima wa mwĩrĩ rĩ, nĩ maugaga arũme-rĩ nĩ magĩrĩirio kũruithio tondũ nginya nĩ ũndũ wa kũgirĩria nginya mĩrimũ ya nakũu kĩanda, rĩu anake nĩ mendaga gũgĩkwo ũguo. No kaingĩ-rĩ, mũndũ arĩ mũnini mũno rĩ, ta ũkoraga ta ahimbirania rĩ, mekaga ũguo mwana ena thikũ ĩnyanya. Rĩu gĩkũyũ-inĩ nĩmonaga ũyũ nĩ mwana mũnini mũno, na nyĩngĩ warekereria mũndũ akũre rĩ, mũndũ ndahonaga naihenya thutha wa kũrĩkĩrĩrio. Mũndũ nĩakoraga nĩaikara mũno angĩkahona no kamwana kanini ta ka mĩaka ikũmi na ĩtatũ rĩ, wa mbere nĩ ũkũhota kũmĩrĩria na nĩũĩ no nginya ũkĩgerere hau. Koguo rĩ na ndũgũkorwo wĩ mũnini mũno atĩ nĩũkũhatĩrĩrio.

Irio irĩa nyendete mũno bũrũri-inĩ wa gĩkũyũ nĩ nyama ya njino. Nyama ya njino nĩyo njiguaga ĩĩ thaka mũno harĩ irio ciothe cia gĩkũyũ. Onokorwo ndũma nĩ ndĩciendete rĩ, no nyama ya njino nĩyo ndingĩthura hĩndĩ ciothe ndĩage. Mũkimo ndĩ ndarĩa onaguo, mũkimo wa mbere wendaga ũkorwo na waru, kanyũria na gĩtheri kĩruge. Waru ici rĩ ũbataire ũcicamũkie wega biũ nginya cihĩe. Thutha wa gũcicamũkia rĩ, ona ũgĩcicamũkia wĩkĩre gacumbĩ. Thutha wa gũcicamũkia rĩ na cihĩe rĩ, ũcikime wega ũgĩkĩraga gĩtheri. Ũgekĩra gĩtheri ugĩkimaga. Na hĩndĩ ĩyo rĩ no wongerere ngina kanyũria kau, nĩgetha mũkimo ũyũ waku rĩ ndũkahane white, kanyũrĩa nĩ gathakaragia mũkimo ucio ndũkahane white na nginya ũgĩkorwo wĩ wa bata mũno mwĩrĩ-inĩ. Ũguo nĩguo mũndũ akĩharagĩrĩria mũkimo, ũgũgĩbatara o indo icio ndakwĩra. Na no nginya ũtigĩrĩre nĩ wahĩa wega, na ningĩ ri, nĩgetha ũthakare biũ rĩ, mũndũ nĩendaga kũrĩanĩria na ikondobia.

Ĩĩ ndĩ nathiĩ mũtitũ-inĩ wa karura mwena ũrĩa wa Kiambu Road , andũ mendete kũu nĩũndũ wa rĩrĩ, wambere rĩ, wĩ mũikari wa Nairobi rĩ, nĩguo mũtitũ wa hakuhĩ mũno, kana angĩkorwo ti ũguo rĩ, no ũthiĩ Nairobi Nationa Park, no ũngĩkorwo ũrenda handũ ha kũhorera kũndũ kwĩna kaheho kega rĩ, mũtitũ ũcio wa Karura nĩguo mwega. Wĩta kĩambu karura nĩ kwegega nanĩgũceragwo tondũ rĩrĩ, kũu thiĩni rĩ, kwĩna tũ thĩiniĩ rĩ, kwĩna kũndũ kwega kũhoreru na mĩtĩ mĩthaka ya kĩũndũire, ũngĩona ũkĩhetũka kũu ũguo. Wa kerĩ, nĩũndũ wa ũguo ĩkuhĩrĩirie taũni ya nairobi rĩ, nĩũkoraga andũ aingĩ handũ wa gũthiĩ haraihu rĩ, na makuona o ũndũ ũmwe rĩ, nĩmaugaga magũthiĩ mũtitũinĩ ũyũ wa karura, ningĩ mũtitũ ũyũ wa karura rĩ, wĩna rũgano rũnene kuma kũrĩ Wangarĩ Wa Mathai ũria warũire mũno mĩtĩ ĩno ndĩgatinio nĩ thirikari. Ningĩ mũtitũ ũyũ wa karura rĩ, nĩ ũrĩ nyamũ ũngĩona ta nũgũ, onokorwo ndũrĩ nyamũ nyingĩ rĩ, nyamũ ta nũgũ nĩcirĩ kũu ũguo, tondũ mũtitũ ũcio nĩwoyete mũgũnda mũnene mũno.

Rũhonge rũrũ rwa E-Citizen ĩĩ nĩma ndanarũigwa na nĩ rũhonge rũrarugũririo o rĩu nĩ thirikari ya Ruto. Rũhonge rũrũ rĩ, ũngĩenda nginya kũrĩhĩra fees ya gĩthomo kĩa yunivasĩtĩ ya thirikari kana college ya thirikari rĩ, ũkũingĩra rũhonge-inĩ rũrũ rwa E-Citizen na wĩke marĩhi mau ũguo. Ũngienda nginya kuga gĩbandĩ gĩaku nĩ kĩũrĩte no ũthiĩ o gũkũ kwa E-Citizen. Yaani ũyũ nĩ mũtambo wĩna maũndũ mothe ma thirikari. Motungata marĩa mothe ma thirikari ũngĩigua nĩ ũrenda rĩ, ũkũmakora gũkũ kĩrĩa kwa E-Citizen. Nginya ũngĩenda kuoya licence ya ũndũ ta wa pharmacy rĩ, no ũ apply kũu ũguo ũheani wa ndawa. Nginya ũngĩenda nginya kũrĩha nyamũ ta good conduct, kuoya licence, ĩna maũndũ mothe. Nĩ ũtungata mwega tondũ nĩ ũranyihia andũ gũtinda magĩthiĩ mawabici-inĩ ma thirikari, o rĩrĩa maũndũ mamwe rĩ ũngĩkĩhũthia na wĩke nginya o thimũ-inĩ yaku na ũrĩkie. No rĩu gũtinda mũndũ agĩgĩthiĩ nyũmba-inĩ cia thirikari rĩ, nĩ ũrananga mathaa na mbeca. Na nginya no wĩtio cia...